ndogeer boishoni kobwotwon ak koboo mugungook choton chegimine sikwalda temik anan ko sigeboisheen kileet rogook cheimuch kyalda ak kesich chepkondoook anan ko rabishek, yaan kailet temik iih ab bakwalda en indonyo ko rogook choton iih kotoreti biik en tuguk chon kiroten anan kotoreti biik yon kiroten tuga anan ko nego sigobiit komabaa imbaar niton anyuun iih kobomaana en temiik iih korotweek chutet omun siche kelchin icheget yoon kagonyorchigee tuguk chutet en atkai tugul

Ono James Orengo inendet ko kondoindetab county nebo Siaya okwokere mi ak bik chechang cheimuch ko ministaekyi chekikikwai sikobit kotoret kee iboru kele cheptoi bandek chechoton kekuren hybrid ii sikobit komin temik ak konyorjigee omitwogik anan konyorjigee chepkondok ye kakwalda ko inendet ko kondoindet nekararan, amun toku koyoe boishet en kipagenge ak bikchik chekikilewen sikobit kotoretkee kondoji county notet nebo Siaya.